Kaka ngatno makonyo jonyiewo ,anyalo nyisogi chandruok man, man mantie e simbe nikech simbe masani biro kaluore kod ki teknolojia masani, anyalo nyisogi ni nitie simbe moko masani odonjo ma ok budhi kata moko ma nitie moko ma kogore piny to gin kargi olal kamano. Nitie simbe moko ma sani kodo, odonjo ma oluoro chieng’ kata mana koth, sama koth ogoye kanyo ema osime kendo owe tich gikanyo nikech ma timre ni simbe masani iloso gi teknolojia masani kendo gibiro oo ,gibiro ma opogore opogre. Simbe masani anyalo nyisogi ni nitie mopogre opogre , nitie mabeyo madak aminga kendo nitie moko ma ndalo gi chuok. Simbe ma ndalo gi chuok ingeyo kendo kaluore gi kuonde ma olosgi kendo simbe ma ndalo gi dhi mathoth ingeye gi pinje ma olosgi nikech sani wayudo ka pinje loso gik ma opogore opogore, tokoro sama janyiewo obiro inyise simu maber makata ka okawo to ok oyud chandruok moro mamora kendo ok miye thagruok ka oyiyo go

Wan kaka jopur wan gi yore mangeny minyalo tii godo e pur mar kiko kodhi e puodho achiel. Wanyalo kiko kodhi e puodho achiel ka watiyo gi kit pur mar dhiang inyalo bedo ni in japur to in gi kothe ariyo, inyalo bedo ni in gi kodhi mar bel kata kodhi mar oduma tidwa pidhogi e puodho achiel, mano e ema iluongo ni riwo kodhi. Sama japur puro gi dhiang wan gi gimi iluongo ni opara, opara en bur ma dhiang kunyo ka dhi go kotiyo gi kwer mar dhiang. Sama dhiang goyo opara inyalo keto opara mokuongo ipidhe koth oduma to ka dhiang kendo puro ka duogo tinyalo kete koth bel. Mano e gima waluongo ni kiko kodhi. Kata japur nyalo puro gi lwete, sama opuro gi lwete oketo ni opara mokuongo e buche mokuongo ma ogoyo ka odhi opidhe oduma ka oduogo to onyalo pidho oganda. Mano egima waluongo ni kiko kodhi e puodho achiel kod riwo kit pur no kod mano mar ipidhe kit kodhi achiel kende ekinde pur to bange keyo to dhi loko kodhi. Mano nyalo miyi tich mayot ngeyo kit kodhi minyalo pidho minyalo pidho e chwere mabiro kitiyo

Pur ma ei ot ma majan ber ahinya e puro kothe mang'eny nikech obedo mang'ich sechete nikech chieng' ok donj e iye mang'eny kendo omiyo jatich bedo gi tich mayot sama oolo ne cham mopidh e iye kae pi. Pur kajatich, pur mar ot mar majan ber ahinya e puro kothe mang'eny nikech omiyo japur tich mayot sama tiyo e iye kata sama puro e iye, chieng' ok go japur ahinya kendo ok kel ne olo. Pur mar ot ma majan ber ahinya e puro kothe mang'eny kendo miyo jatich tich mayot sama oolone cham mopidh e iye kanyo pi, dutote cham manie iye kanyo biro yudo pi nikech en kumatin ma pi dhiye kaluorore. Pur mar ot ma majan ber ahinya e puro kothe mang'eny nikech omiyo japur ng'eyo kit tuoche manyalo mako cham mopidh e iye kanyo, nikech japur bedo gi tich mayot mar neno kaka cham mopidh e iye kanyo dongo kendo kaka gitimo. Pur mar ot ma majan ber ahinya ne puothe mang'eny.

gikma atimoga pile okinyi ka okinyi ka achiew sama achiew gokinyi abiro rudho laka taluoko wanga, kasetieko rudho laka ma aluoko wanga takaw pii nyiedho adhi tanyiedho dhok, sama asetieko nyiedho dhok, abiro akaw fun to agolo dhok e kul adhi tweyo oko, sama asetieko tweyo dhok taduogo akaw kwer adhie puodho adoyo gokinyino nikech doyo ber gokinyi, doyo ber gokinyi nikech chieng ok goyi mangeny nikech gokinyi kidoyo kaonge chieng ibedo gi teko nikech chieng ologa jii mangeny sach doyo, kasetieko mano kasetieko doyo gokinyi no taduogo dala achwako chai moro matin mamadho kagolo go olo nikech sama isetiyo onego ichiem, tich ber gi kangato oyieng kendo tich ok inyal tiyo kidenyo. Ka asetieko mano abiro yweyo ot kata agoyo ot dasta, bang mano tabiro pango ot tapedho maler to otieno maber

Gimamora timo odhiambo kodhiambo en gweyo mpira mar nikech sama agweyo mipirae pap odhiambo kodhiambo keto rateke mag denda bedo ma otegno kendo tuoche mang'eny oknyal maka, aero goyo mipira odhiambo ka odhiambo nikech omiya abedo gosiepe ma opogore opogore kwapuonjore lony mar goyo mpira manyasani ma opogore opogore aero goyo mpira godhiambo nikech karitogo denda nikech mondo obed maber kata obed mayot pile pile nikech del ber kabedo mayot kendo mano ekingima, ber mar rito del en timo orako kaka mana matimo mara mar goyo mipira ondiambo kodhiambo aero goyo mipira odhiambo kodhiambo kendo omiya abedo gi osiepe ma opogore opogore samawagoyo mipirani kenda goyo mipira odhiambo kodhiambo poga gi tembe moko mag maundu manyalotimo sama an thuolo.